Mae oganda. Kit oganda ma ahero iluongo ni nyanindo. Nyanindo en oganda mathiso thiso, thiso thiso ahinya. To onyak mang'eny kabisa. Ochake ni nyanindo nikech bang' chame onyoso del kendo omiyo iyweyo mayom manyangafu. Ochalo ng'ama omodho pi mamit, kata olemo mamit ma piny opuodho. Ahere newach kata ka ipidhe e ndalo, nyanindo nyak, nyak saidi. En ipidhe matin to onyak aming'a kendo en oonge gi dalili mag lal. Mano ema omiyo ahero oganda ma iluongo ni nyanindo. Nyanindo ber kendo tede yot. Tede yot ahinya, ok obudhi. En en gima iketo aketa e mach matin, to tede yot kabisa. Ochiek piyo, kendo omit omit inyalo tedo kode nyoyo, inyalo chame kata gi chapat, inyalo chamo madho kata kode kata chae, Nyanindo mit ema omiyo ahere ahinya. Omit saidi.

Picha man ka en pich kony michiwone jopiny kata kony jopiny kata jodak mar Kenya. Kineno picha motigo ka, oting'o rengni mopogore opogore manie bendech Kenya. aneno rangi marateng' kanyo manyiso kido mar oganda, aneno rangi mamajan manyiso cham kata lum matii e pinyni, kendo aneno rangi makwar mar remo, as rengnigi te ogogi e rangi marachar, manyiso kwe ma jodak ma e piny Kenya odakgo. Afisegi gin afise mayudrega kwonde piny owacho moramora kata centre mag piny owacho. Huduma en kony michiwo ne oganda modak e piny Kenya,i ofisegi kidonje iyudo kony kaka mag kitambulisho kony kaka mag thieth mag SHA, kony kaka mag kony mag andika mag riembo geche. Inyalo yudo kata kony mag tich e ofise mag huduma Kenya gi. To kineno pichagi giwacho kendo andika mantie kani

Kaneno pichani to gima biro e pacha en dwar kata boto. Dwar en manyo lee ebungu, lee kaka apuoyo, mwanda, ngau, imanyo lee kitiyo gi tonge gi asere to kineno bango man kae nyiso nmi matin kidhi mbele matin ne mita piero abich ichopo kar boto ma tong' ASERE BARE KAR DWAR.